Aneno pi mar minyaga, aneno nyathii moro koting'o debe moro manigi pi otwodo ma otwomo e minyagano. Nyathino orwako lewni, to lewni ma nyathino oruako chaloni nonyiewgi e chiro. Pi ma nyathino tugogodono en pi maolil kendo oting'o gikmanyalo hinyo ngimane. Iye kocha kendo achako aneno ute moko, utego kendo neoger yoo kuma miyagano wuokie. To bath nyathino gi e toke kamae, aneno ka nitie yiende. To yiendego endi otiye minyagano kendo minyagano ema supplynigi pi, emakelonigi pi magitiyogodo.